Gik makelo mor e picha ni en kaka achiel, ng'ama wuoro pogo ji chiemo. Ariyo, nyako ma jarachar oruako law mar jodhok mag Maasai, kendo oduokore piny ka opogo ne nyithindo chiemo. Adek, joma dongo kod nyithindo opango laini achiel ka ipogo negi chiemo. Ang'wen, jago moro maduong' opango laini kasomo buk matin. Abich, nyithindo mor ka ipogo negi chiemo.

Gima tim ore kae en ni yo ma idonjo go e mbui seche machalo kama, onge kata olal. Manyiso ni ng'ato ok nyal donjo e kompiuta mondo oti godo eyore kaka mag email, site madwaro mbui.

E pichani anyalo neno oganda mang'eny mochokore kamoro achiel e tent, kod jomoko kochung' e mbele tent. Aneno nyathi kod ng'amachalo ni janyuolne omako oboke kata kalatas to jomoko pamo, manyiso ni puoyo tijno. Mae nyalo bedo ni nyathi okalo penj koro omiye kony mara omenda mar somo gi ng'ama oketne maridadino.

Egwenge wa, Huduma Centre tiyo eyo machalo kama. Otiyo chakre saa ariyo mar okinyi nyaka saa apar gachiel mar odhiambo, chakre wuok tich nyaka tich abich. Wan gi migepe mopogore opogore ma oket joma telo negi e Huduma kaka migao mar thieth, somo, arita kod mamoko. E dhoot, inyalo yudo jarito marite, eiye, inyalo yudo ng'at makonyo oganda e weche matimore eiye. Kendo, onyisoji okang' kata yo monego bed ni giluo kata kuma onego bedni gichomoe. Kendo kony mitimo eiye kanyo ok chul manyiso ni itimo nono. Ji ikonyo ka luo lain, kata samoro eyor mbui mar andika.

Anyalo puonjo ng'ato eyo machalo kama. Mokuongo, nyaka o g'e ohala modwa timo maber nikech, en mar gik makethruok gi yot ahinya. Nyaka ong'e joma odhi uso negi, kuma odhi usoe, kod ongi bende joma timo tij no aluorano. Nyaka ong'e yo miyiero go olembe mondo kik kethre pile. Kaka manumu, mabet ochiek, to kik oket mayom yom. Nyaka ong'e kaka onyalo wuoyo gi jonyiepo, kaka opango olemo, kaka orito ler kod kaka onyalo yuayo jonyiepo mang'eny eyor duoko omenda piny matin.

Gimatimore kae en ni yo ma idonjo go e mbui onge. Manyiso ni kane bed ni onyiewo data, kata wifi, to mano chalo ni orumo. Manyiso ni ng'ato ok nyal donjo e mbui matim tije ge.

Inyalo tiyo gi m-pesa eyo machalo kama. Dhi kuom ja m-pesa machiegni kodi, manigi andika kiting'o kitambulizo mari. Penj ng'ano ka en gi pesa maromo gi midwa golo. Donj kar m-pesa mari e ong'ue yamo mari kata di namba sulwe adek adek ang'wen hash mondo idonji. Yier kama ondiki ni golo pesa, bang'e dhi kama ondiki ni kowuok kuom ajent. Ket namba mar ajent, bang'e ket mar keno. Ket rapim mar pesa midwa golo. Bang'e ket pin mari mar m-pesa. Idhi yudo ote mar golo pesa kendo ajent dhi miyi pesa ma igolono.

Ng'eyo monego ng'ato obedgo en kaka ng'eyo seche mo nego ochiw e yath ne nyathji kaka BCG,OPV kod mamoko. Kaka onego bed ni okano yath kod ng'eyo seche ma yath kethoree. Kaka onego bed ni ichuo nyathi yath kod kaka inyalo make. Kaka onego bed ni irito nyathi bang' miye yath. Kaka ikano andika, kod kaka iluwogi mondo nyathi kik kal moro. Gik mitiyogo en kaka rating' yath, sindan, pamba kod gloves.